Wambere ũbatiĩ kũingĩra rũhonge-inĩ rwa eCitizen na ũbatiĩ kũingĩra na gĩbandĩ gĩaku. Wagatatũ, nĩ ũbatiĩ kũhe biacara yaku marĩtwa, ũbatiĩ gũcagũra marĩtwa matatũ arabu, ũrĩhe ciringi igana rĩa bĩbite weterere thikũ igĩrĩ. Haya weterera thikũ igĩrĩ ũthiĩ wonanie biacara yaku nĩ mũthemba ũrĩkũ, kana ũrahingũra biacara wĩ wiki kana mũrĩ aingĩ. Wagatatũ, nĩũkũihũria na ũtũme bomu. Warĩkia ũguo nĩũkũrĩha mbeca, nĩguo ũkorwo nĩũkũheyo certificate yaku. Wakana, nĩũgweterera, nĩguo certificate yaku ĩkorwo ĩ sawa. Wagatano, nĩũgũthiĩ rũhonge-inĩ rwa eCitizen nokore certificate yaku nĩ njega, na ũmĩoe ũikarage nayo thimũ-inĩ yaku, kana komputa-inĩ yaku.

Ũguni wa mbere nĩ atĩ, no ũtũmĩrwo mbeca kuma thĩ cianja, ũguni wa kerĩ nĩ atĩ ndũkũhũthĩra mbeca nyingĩ tondũ wa mbere ndũkuma harĩa ũrĩ, wa kerĩ gũtirĩ marũa ugũcabithia, wa gatatũ rĩ, ni atĩ ni ũndũ wa naihenya. Gũtũma mbeca kana kũrĩha na njĩra ya kombiuta kũhũthagĩra ndagĩka nini mũno, wa gatatũ, nĩ ugũkorwo na rekondi ciaku tondũ ugũtuma na thimũ kana kombiuta yaku na ũgũtigwo na rekondi ciaku.